Nitiere jatend piny William Ruto, kendo onenore kobuonjo to mor ahinya, kendo oting'o bade malo. E bathe kanyo, nitiere jatend migao ma en Musalia Mudavadi, kendo ginenore ka gimor ahinya. Nyalo bedo ni gintiere e twak, gi jopiny mamoko, nikech kaka nenore gibet e kombe e manitiere e nyim ji, kendo e tokgi nitiere jok moko malalore. Gin ginengo nikech gikonyo e pinywa mar Kenya kae, kendo giseyo weche dongruok, kendo gimiyoo piny Kenya dhi maber, kendo gikwe. Nyalo bedo ni gintiere e twak, gi jopiny, kendo nyalo bedo ni onyiso jopiny gimamorogi kata gima jopiny dwa winjo, mano miyogi mor ahinya, kendo ji be chalni omor kodgi.

Nyaka ng'ato mabedo gi computer, bed ging'eyo mar tiyo kode. Kendo kata ka en nyathi sikul, nyaka obed gi japuonj ma puonje, gik monego odii kata gik ma onego ko neno to ong'eyo ni computer ni tiyo kama kata kamaye. Stima be dwarore nikech computer ok nyal tiyo gi stima kata generator. Gi ma kelo mach ne computer dwarore ni mondo kik computer no osim. Kendo nyaka kete e wimesa kata kamoro maber ma ok onyal gore piny kata ok onyal lwar. Kendo jok matiyo kod computer nyaka bed piny e kombe ma ok iny tokgi. Dakteche be wacho ni jok matiyo gi computer, onego orwak angolo mondo kik mayae kompyuta hiny wang'gi, kata onego gi duok piny ler ma ae computer no mondo kik gibed gi wang' ma malit kata wenge ma oknen maber.

Magi chalo jomasai. Kendo ginga gi dhoge mang'eny ainya magikwayo. Ne atin kendo minwa gi wuonwa notera kwayo dhienge ka ne wanenogi, ne akinyogi ainya negilawa gi rungu magiting'ogo kendo negichwada ainya. Chakre chieng'no kane adhi konyogi ng'iyo jamni ne okakiny ng'atang'ata kendo ne amio dhiang' luor, dhano be amiyo luor makare. Dhiang' achiel be noselawa ka ne atin kendo chalni wiye neokber ainya. Naringo ba oyuda, mano kaka dhiang' nogoya piny ba oinya gi tungene. Wuonwa emanobiro resa. Masaigi be nentiere bute kanyo kendo gimbe negiresa. Bang'e negiwuok but dalawa kanyo kendo gidhi mbele gi tijgi. Minwa gi wuonwa nenyisa ni gin tijgi en mana wuotho gi dhienge kagimanyonegi lum mondo gicham.

Ng'ato katimo tijni onyalo puonjore wuoyo gi jooko kendo seche ma owuoyo kodgi ousonegi. Jogi mie pesa to en omiyogi gikmaouso. Kendo mano nyalo konye gi joodgi kata gi jodalane. Kendo tijni konyo nikech ng'ato kata jogi nyiso jii kaka negidak chon. Gitang'o tijgi gi kitgi. Kendo mae miyo ng'ato kaka moyae piny maoko ng'eyo kaka jogi nodak chon kata timbegi kaka negintiere kaluore gi gik ma onyieo. Miyoni chalni ouso tigo, kendo tigogi miyo ng'ato neno maber ainya korwako. Tijni be miyo nyithindo okbed mana dala ao ae. Kendo miyo gi ging'eyo tijch luedo kaka loso tigo, loso bendera, loso wuoche gi gik magingodo e miergi. Kendo jokmoko be ng'eyo kata twang'o leuni makonyogi ma okgibedabeda dala maonge gima gitimo.

Nitiere obilama nitiere e ndara. Kendo giketo chumbe moko mageng'o geche kuom kadho. Waneno geche mathindo gi madongo bende. Obila nitiere e ndara kae, nikech ging'iyo ka be mtoka gi nigi oboke mar riembo e ndara, kata ka be gin gi kalatese ma onego gibe godo. Ging'iyo be ka geche gi oting'o gik mang'eny mokadho kata ka giting'o moromo. Seche moko be obila bet e ndara nikech nyalo bedo ni nitiere mtoka ma okwal, kata gimanyo mtoka ma oting'o ng'ama okwelo, kata ng'atma oneko. Jok ma ok gin kare. Ema omiyo gintiere e ndara, kendo ging'iyo gechego maber ahinya mondo kik ng'atno okadhi, kata mtoka ma okwalno kik kadhi nono. Nyaka ng'iye, ba yude.